Haha hena obici, na haha nĩho andũ mamũkagĩrwo matanathiĩ kuona mũndũ ũngĩ obici-inĩ ĩngĩ. Haha nĩhakoragũo na mũndũ ũmatungataga, na makaheo gĩtĩ, handũ mangĩhurũka, na kana hagakorwo na maĩ mangĩnyua magĩeterera gũthiĩ obici ĩyo ĩngĩ.